Kiit ne tot anetgeiasomani akobo ribsetab rapishek, ko agenge kipesos rapishek chebo ngele chebo biashara ak chekiboishe eng ngele maitaji chekuget chito , Kou yon ingele ngikete biashara ko iiste rapishekuk ab biashara eng rapishekuk chon bo atkan tugul chon ialishe, chon iale tukuk ab ko ak ne ak ne. so kunono ko magoi iame rapisheab biashara. Kit age ko imuch ichop account nebo rapisheab biashara ko ter, imuch ichop account sikoripok rapishek kuk. ak i registan ak benkianan compunit age tugul ne ribei legut ne registered eng serkali.Ng'omnatanin ko toretin koribok rapishekuk, koribok biashara sikobit ko meam rapishekab biashara ngele en tukuk nial ialen tukuk ab koot chika mechopchi koba komosatak. Sogoi ko karibok rapishekab biashara

Kaimutyet nemi yon iribe rabisiekuk ko agenge ko tuguk Che mokyinigei anan komi tuguk Che mokyinigei kotom koit rabisiek anan ko mara metinye rabisiek Che mokyinigei anan komi mahitaji Che mokyingei ko koimutyet negose takisich rabisiek kochanga amun tot iboisien rabisiek Chekamabongonotin iboisien en komosata kou mara keon anan kiyok lakwet kosor school fees ago rabisiek Che ketindoi ko Che kemoe ionen Biashara ko koimut en yon ko kebar Biashara ininemu rabisiek ab Biashara Che capital inyoi Kochi lakwet koib koba sukul koik school fees kaimutyet age koui kenyor rabisiek asi kenyor rabisiek komoche akilit uu yon iribe rabisiek kobwa en arawet ago kaaichilake koui kora moe koui kora yon Tom koit rabisiek ako kaaichilake amun mahitaji chebo dharura kou yon imoche amitwogik yon koror ko koimutyet neo nefeceni bik Che Chang